Yore mag mibadhi ka piny Kenya kae: anyalo wacho ni sani niye rang'iny mapiny. Mibadhi odok piny ahinya, mae awacho kaluwore gi nonro mosetim gi jofwambo. Mibadhi odok piny ka opimo gi higni ariyo kata adek mosekalo. Mae lipot manochiw gi jo EACC kata jo Ethics and Anti Corruption Commission, ka luwore gi yuto kata nonro mane gitimo. Mibadhi osedok piny nikech ochopo kama jopiny no dwaro ni mondo jotelo kata jo mi jomiyudo gi mibadhi, oter e mbele doho kendo mondo omigi kum. Kaluwore gi kwan mar gi pesa kata nengo mar mibadhi ma gi gintiere godo.

Yore mag fwambo gi keyo konyo kelo kwe e kaonti ma Garissa e yore mopogore opogore. Yo mokwongo en ni seche ma jofwambo owacho wach moro ma timore e kaonti ma Garissa. To sirikal kaluwore gi jogo ma ochung' ne arita kwe mar jopiny, biro kawo okang' ma gi neno godo ni kwe oyudore e kaonti ma Garissa, Marariyo, jofwambo kowacho wach mar kech kata koso pi, ka giwacho wachno kendo gilere maber e redio kata e TV e mbele ma jopiny oneno. Jotend sirikal bro temo matek mondo mi chiemokod pi ochopne jodak ma kaonti ma Garissa.

Chieng' madokie office mar laktar, abromiye report mar chal mara, ka koro asetiyo gi yethe mane ondikona kod timo kakane odwaro bang' ndalo matin kend abro lerone kaka asebet ka chiem mosebet kachamo, gi kaka asebet kawinjo e ndalo ma mana atiyoga gi yethe mane andikona godo eko, kendo abro lerone pogruok kata lokruok maseyudo bang' muonyo yethgo mane ondikonago.

Mokwongo, vijende osedonje timbe mag mer. Ng'eny rowere manyo mana yo ma ginyalo mer godo mondo mi gi dhi mbele gi ngima nikech koro tich osebedo ma onge. Koro gima ginyalo timo maber en mana tiyo gi yedhe mamero ji. Mar ariyo, midhiero mar mecho kata kuo ose nyare ahinya kuom rowere. Thoth rowere ma onge tich, ng'eny gi koro odok e kuo mondo mi giyude kaka ginyalo yudo chiemo kata yudo yo maginyalo timogodo dwach gi. Koso tich kendo osemiyo rowerni mang'eny okethore kata opogore gi anyuola nikech koro ka gionge tich to onge ng'ama dewo gi.